Tos kiagas akobo wangari mathai akobo kocher minsetab ketik en Kenya missing ak korib timwek chechang missing. Kimuch wangari mathai korib itonwekab emet ketik ii ak oinoshek missing. Kikimit wangari mathai kemin ketik en ele oo missing en olombo gaa ak komoswek chechang missing che uu oinoshek sikomuch koribok ngungunyekyok ak rurutikyok, kimuch wangari mathai komin ketik korib ngungunyek en olombo gaa ak imbarenikyok missing sikotoretech minutik alan ko ketik en gaa ko toretech koib ropta ak tuguk chechang missing